Mbembe nĩ ihandagwo na gĩcunjĩ kĩnene mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, na rĩrĩa tũgũkũria mbembe, mbembe twambaga tũkarĩmĩra mũgũnda, tũkarĩma tũgacimba mũgũnda wothe, tũgacoka tũkambia kwenja marima, tondũ mbembe tũhandaga na marima, tũgekĩra marima mau thumu, nĩgetha tũcoke tũikie mbembe citũ ĩmwe kwa ĩmwe tũgĩthikaga, hĩndĩ ĩyo nayo ĩbatie ĩkorwo ĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mbura, tondũ mbembe nĩ cikĩendaga maĩ maingĩ mũno nĩgetha cikũre, na ndũngĩhota gũitĩrĩria mbembe maĩ tondũ nĩ cinyuaga maĩ maingĩ mũno, koguo twetagĩrĩra ihinda rĩa mbura nĩgetha mbembe icio ciambia gũkũra, ũgathiĩ ũndũ wambere wambaga ũkamba ũgacithikĩrĩra, nĩgetha ũcoke ũthiĩ ũcirĩmĩire ria o ũrĩa irakũra ũkarĩmĩra maita ta merĩ o mweri, tondũ mbembe icio makĩria rĩmwe cikũraga na mĩeri ĩtatũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ithuĩ tũtihandaga mbembe icio cirakũra na mwaka mũgima kana mĩeri kuuma ĩnana. Thutha wa mbembe icio ciakũra nĩ tũgĩtuaga mbembe njũwa kana cia mĩkohoro, nĩgetha cithiĩ cikendio tondũ ona icio nĩ irĩ mbia mũno, na nĩ tũgĩetagĩrĩra imwe ciũme nĩgetha cigagĩthĩo mũtu, tũgathiĩ tũgacitua tũgacitwara thoko cigathĩo mũtu cikendio nĩgetha rĩu tũcoke mabebe mau tweterere mome tũthiĩ tũmatue mothe tondũ nĩ irio cia ng'ombe, okorwo wĩna ng'ombe, ũgagĩtinangĩria ciaku mabebe, okorwo nĩ kwendia ũkendia.

Mahinda mahĩtũku rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, maithe maitũ nĩ mahotaga kũrĩithia ng'ombe nyingĩ mũno, na nĩ wakoraga atĩ ng'ombe tondũ cigĩĩtanagio na ũtonga ndũrĩrĩ-inĩ cia mathai na gũkũ gĩkũyũ. Gĩkũyũ-inĩ wakoraga rĩu mũndũ nĩ arahota kũrĩithia ng'ombe nyingĩ matukũ-inĩ meho mahĩtũku, no rĩu nĩ ũndũ wa ũrĩa twokire maciaranĩte maciaranĩte makĩingĩha mĩgũnda ĩgĩũka ĩnyihĩte, koguo o ũrĩa mĩgũnda ĩranyiha tondũ mũtingĩrekereria ng'ombe ciaku nyingĩ cithiĩ cikarĩe kũrĩa rũriya-inĩ na nokuo mũrarĩma, tondũ mĩgũnda nĩ yakĩnyiha, ũgakora atĩ andũ nĩ mambia gũka manyihĩtie ũrĩithia wa ng'ombe, ũgakora nĩ mambia gũkorwo na ng'ombe nini, mũndũ ararĩ na ng'ombe igana rĩmwe rĩu arĩ na ng'ombe mĩrongo ĩtandatũ, cigoka inyihĩte inyihĩte, o ũrĩa matukũ marathiĩ mĩgũnda ĩgoka ĩnyihĩte biũ, nginya tũgĩkinya handũ rĩu tũrambia gwaka kiugũ nĩgetha tũrĩithie ng'ombe, ũgakora mũndũ ararĩithia ng'ombe ĩmwe tu ya iria, tondũ ĩyo nĩyo nabathi ĩrĩa enayo tondũ nĩ aragĩbatara kũrĩma, nĩarabatara kũrĩithia ng'ombe koguo ndangĩrekereria ng'ombe ĩthiĩ ĩkarĩe tondũ nĩ ĩkũrĩa irio iria arĩmĩte. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na ngũrani nene mũno, na njĩra nene mũno, no rĩu ũrĩmi ũyũ onaguo no mwega tondũ rĩrĩa ũrarĩma ng'ombe harĩa mũciĩ-inĩ, okorwo nĩ thumu nĩ ũkũhota kũ ũcokanĩrĩria na ũkuhĩrĩrie harĩa ũrakĩrĩma kamũgũnda karĩa ũrakĩrĩma, na koguo nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi mwega wĩna umithio.

Ũyũ nĩ mũndũ ũracina mũgũnda wake, na koguo mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka, nĩakĩtie mwaki mũnene mũno, mũgũnda nĩ wakagio mwaki, kana mũgũnda nĩũcinagwo nĩ ũndũ wa kũũharĩria nĩgetha tũũrĩme, rĩngĩ nĩ ũkoraga mũgũnda rĩrĩa ũrenda kũrĩma na ti mũcimbe, wĩna ria rĩnene mũno na inene iraihu rĩtangĩcimbĩka na macembe kana tũragita, koguo ũgakora atĩ njĩra ĩrĩa hũthũ nĩ gũcina mũgũnda ũcio, mũgacina mahuti macio mothe, nĩgetha mathire mahĩe mathire nĩgetha mũhote gũcimba na raithi, nĩgetha mũcoke mũhande, koguo ũgakora ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũharĩria mũgũnda mbere ya kũhanda, rĩu ningĩ nĩ ũkoraga atĩ rĩmwe mĩgũnda, kana kwĩna mĩaki ya mũtitũ, mũtitũ ũgakora nĩwakanire, no ĩyo rĩu tũtaraga ĩta hathara, tondũ ũkoraga okorwo nĩ mũtitũ wa kĩrĩma kĩa Aberdare nĩguo wahĩa, ũgũkora atĩ nĩ megũthiĩ hathara mũno tondũ nyamũ icio ciĩkũu gĩthaka-inĩ nĩ cikwaga gĩakũrĩa, nĩ ũgũkora nginya ageni matirathiĩ nĩũndũ okorwo nĩ mwena mwena ũrĩa wahĩa matingĩhota gũthiĩ na nĩkuo makwendaga gũthiĩ matigũthiĩ, koguo ũgakora nginya nĩ tũrathiĩ hathara ya kĩmbeca, nĩ tũrathiĩ hatahara nene mũno ya gũtee nyamũ citũ cia gĩthaka, na koguo ũgakora mĩaki ya mĩgũnda ndĩkoragwo ĩ mĩega ũguo mũno, tondũ ona no wakie mwaki gwaku mũgũnda, ũthiĩ ũtambe ũtambe nginya mũgũnda wa mũndũ ũcio ũngĩ na mũndũ ũcio ũngĩ ndakwendaga gũcina, koguo ũgakora, nĩ wathiĩ hathara.

Rĩrĩa ciana citũ ciĩ thukuru igĩthomithio, nĩ ibataraga kwa mũhiano okorwo marathomithio mathomo ma cayanci, marathomera ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ hendaga mũkamaruta thukuru mũkamatwara o thibitarĩ, ĩgakorwo ĩta tour ya gĩthomo kana tour ya gũthoma, mũkamatwara kũu kwĩ mandagĩtarĩ, makonana na mandagĩtarĩ, nĩgetha mathomithio nĩ mandagĩtarĩ mo mene, makona ũndũ ũyũ nĩ wa ma, ũndũ ũyũ tũrathomithio nĩ mwarimũ, nĩguo ũndũ ũrĩa ndagĩtarĩ aratũthomithia, na ũndũ ũyũ nĩ wa ma, magekĩra mũkonde na magekĩra tiki atĩ ũndũ ũcio merwo nĩma ũguo nĩguo gũthiaga na ũguo nĩguo gũbatiĩ gwĩkwo, koguo rĩrĩa wamatwara kũrĩa thibitarĩ, ciana icio nginya nĩ ũgũkora atĩ nĩ cirakorwo ciĩna wendo mũnene magathoma nahinya, magathoma metĩkĩtie atĩ no mathome matuĩke mandagĩtarĩ, tondũ nĩmarĩrio nĩ ndagĩtarĩ mwene, mona ndagĩtarĩ ti mũndũ atĩ wĩ kũnene mũndũ ũtangĩkinyĩrĩka, nĩ mũndũ mangĩkorwo menake hau, nĩ mũndũ mangĩũka makũra maneneha matwĩke ndagĩtarĩ, koguo ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno ciana cikũre ciĩna ciĩna kĩheo kĩu na wendo ciĩ motivated nĩgetha cihote gũthiĩ kana gũthoma na kĩo, gwĩkĩrĩra kĩo mathomo-inĩ mao rĩrĩa wamatwara kũu nja tour icio cia mathomo, na to ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ tu, maũndũ mangĩ mothe marĩa marathoma, nĩ wega magethagĩrwo tour.

Haha hena mũndũ mũgo na mwana. Mwana ũyũ nĩ arakĩona nĩ kũragũrĩrwo ara ragũrĩrwo kana nĩ ta ũhoti araheo, kana kũhoerwo, gũthaithanĩrwo atĩ onage wega, onage maũndũ marĩa mega, koguo nĩ ta kĩgongona arekĩrwo haha, nĩgetha ahotage gũtheria, akona maũndũ marĩa mega, akona maũndũ marĩa mena bata, agathiaga njĩra iria njega to nĩcio arakĩona. Na koguo ũndũ ũyũ, nĩ ũkoragwo wĩ wa bata mũno harĩ ndũrĩrĩ ngũrani, tondũ nĩ ũkoraga okorwo nĩ ndũrĩrĩ-inĩ cia gĩkũyũ onacio nĩ ũgũkora atĩ, atĩ andũ acio nĩ marathiĩ kũragũrĩrwo, nĩ ũrathiĩ ũkahoerwo, ũgekĩrwo magongona nĩ andũ arĩa mekaga magongona mau, tondũ ti kira mũndũ wĩkaga magongona maya, koguo ũkoraga nĩ andũ, hena mũndũ ũrĩa ũbatie wĩke magongona mau. Mũndũ ũcio nĩ mũndũ umĩte na igũrũ, mũndũ ũthutukanĩtio kuuma kũrĩ andũ arĩa angĩ, na koguo agakorwo atĩ, nĩ ta hinya enaguo. Nĩ ũkoraga ndũrĩrĩ nyingĩ mũno ciĩna maũndũ ta maya, nginya ikamba, ũgakora rũrĩrĩ ta rwa maathai, rũrĩrĩ ta rwa njaluo na mbaluya, o nao nĩ mekaga maũndũ ta maya. Nginya ũngĩthiĩ kana mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ ma nakũu nja, kũndũ ta Nigeria, bũrũri ta Woganda, bũrũri ta wa Tanzania nĩ makoragwo na maũndũ maya, na maũndũ maya nĩ marĩ guoya mũno tondũ, ti maũndũ ma gwĩtĩkia, nĩ makoragwo mahana tarĩ ma ũndaimono.

Rĩrĩa mũtongoria athurwo, ũcio nĩ ũigĩrĩrĩki akoragwo ahetwo nĩ andũ kana nĩ muingĩ wa gathagu, wanjikũ ũrĩa wamũthuura no nginya amenye kana amũtarĩrie maũndũ marĩa arenda, na nĩkĩo makoragwo mamũthiũrũrũkĩirie, makĩmwĩra maũndũ marĩa marenda, makĩmũhe mawoni mao, maũndũ marĩa marenda macenjie nĩũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma mamũthure, na koguo mũtongoria ũcio no nginya mamũhe maũndũ macio mothe, nake akorwo nĩ arandĩka handũ, nĩ arathikĩrĩria na nĩ aranyita ũrĩa arerwo, nĩgetha tondũ nĩ tũreterera thutha wa kũmũthuura oke arehe maũndũ mau, acenjie ũhoro ũcio twauga acenjie, na akũrie maũndũ marĩa twamwĩra akũrie, na koguo ũgakora atĩ mũtongoria ũcio no nginya agaikaraga akĩonanaga na andũ na hĩndĩ ĩrĩa atũngana na andũ acio, no nginya magagĩũka marĩ aingĩ tondũ nĩ marenda kũigwa maũndũ marĩa ekĩte, nĩ marenda kũmũria ciũria nĩkĩĩ ũtagarũrĩte ũhoro ũyũ twaugire ũgarũre, nĩkĩĩ ũtendereithĩtie ũhoro ũyũ twaugire wendereithie, na koguo no nginya akorwo e cemba na akĩrũmĩrĩra ũrĩa arerwo nĩ andũ arĩa mamũthurire. Ningĩ nĩ ũkoraga mũtongoria hĩndĩ ĩyo athurwo, ta rĩngĩ nĩ kwĩhĩtithio arehĩtithio na koguo andũ no nginya mamũthiũrũrũkĩrie makĩroraga kana nĩ arahenania tondũ mangĩhĩtia mecirie kana mone kamweneni atĩ mũndũ ũcio nĩ aramahenia ekuona nyoni.

Kũrĩma kũgerera njĩra ya nyũmba cia kũhanda, nĩ ũhoro kana nĩ ũrĩmi ũmwe ũkoragwo na umithio mũnene mũno na magetha maingĩ, tondũ nĩ ũkoraga nyũmba ici cia kũhanda, kaingĩ ihandagwo indo ici cia gũkũra narua indo ta thibinanji kana mĩthemba ya nyeni ngũrani, gũgacoka gũkahandwo mahũa, nĩ gũcokaga nyũmba icio nĩ kũhandagwo nyanya. Koguo nĩ ũkoraga atĩ nyũmba icio nĩ irutaga magetha narua mũno na indo nĩ ikũraga narua mũno, tondũ nyũmba-inĩ ici nĩ nyũmba cirarorwo ndagĩka kwa ndagĩka, nyũmba ici nĩ nyũmba thimĩre ũrugarĩ, nĩ nyũmba ĩthimĩirwo ũtheri, nĩ nyũmba ĩthimĩirwo maĩ, na koguo kira kĩndũ kĩrathimwo kũringa na gĩthimi kĩrĩa kĩndũ kĩrĩa ũhandĩte kĩrenda, nohoro ũcio ũngĩkorwo nĩ ũrahota kũrora maũndũ mau mothe, kana ũkamatwarithia, ũkamanyabara ũrĩa mabatiĩ, nĩ ũgũkora atĩ okorwo nĩ ta nyanya, nyanya ciaku nĩ igũkũra narua mũno, nĩ ikũruta matunda narua mũno, meruhe narua tondũ wee nĩwe ũratereba ũhoro ũcio wothe, ũrĩa wagĩrĩire gwa gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, koguo nĩ ũkoraga atĩ nĩ tũraruta magetha maingĩ mũno kũgerera nyũmba ici cia kũhanda, na ũgakora atĩ indo icio nĩ irathiĩ kũrĩa thoko na ikendio, na ikanina ũkia tondũ nĩ indo cirakũra narua, itiroya thikũ nyingĩ, na nĩ indo njega, nĩ indo bacĩrĩre, nĩ indo iroretwo nĩ ngirigaca na ikahĩtũkio nĩ rũhonge rwa kũrora ũgima wa mwĩrĩ wa irio gũkũ bũrũri-inĩ.

Thutha wa kũrĩma mũgũnda waku gwa kahinda karaya, ũkahanda, ũkagetha, ũkahanda, ũkagetha rĩngĩ, mũgũnda ũcio waku nĩ ũkoragwo ũhũthĩkĩte mũno kana tĩri nĩ ũkoragwo ũhũthĩkĩte mũno nĩ mĩmera ĩyo, na koguo ũgakora atĩ nĩ ũrabatara kuongererwo indo iria ũrabatara, nĩgetha kĩmera kĩu kĩngĩ irio ciaku cigeka wega, koguo nĩkĩo ũkoraga mũrĩmi thutha wa kũhanda na kũgetha nĩ agarũragĩra agakĩrekereria mũgũnda ũcio, ũkorwo wĩna ria akarekereria ng'ombe ciake kũu kana mahiũ make mathiĩ marĩe kũu tondũ magũthiĩ marĩe makĩmĩaga kũu mũgũnda, acoke athiĩ mũgũnda ũcio nĩ ũkuongerera kana nĩ ũgũcokia indo icio cirarĩtwo nĩ mĩmera ĩyo ĩrarĩho mbere, na koguo ũgakora mũgũnda ũcio nĩ wanora rĩngĩ, tondũ nĩ ũrahĩnjĩte nĩũndũ wa ũguo araheanĩte gwa kahinda karaya koguo rĩrĩa warekereria mahiũ maku kũrĩa, ũgakora mũgũnda ũcio nĩ wanora, nĩ wakorwo wĩna ũtonga wa indo iria mĩmera ĩrabatara nĩgetha ĩkũre. Rĩu ningĩ thutha wa gwĩka ũguo nĩguo ũgũcoka weherie mahiũ maku, ũthiĩ ũcimbe mũgũnda waku ũharĩrie ringĩ, tondũ already nĩ ũgĩte na maũndũ kana indo iria ũrabatara, nĩgetha mĩmera yaku ĩkũre, okorwo nĩ ta mbembe, okorwo nĩ mboco, kĩrĩa gĩothe ũrenda kũhanda, ng'ombe icio cimĩte kũu mũgũnda, cigakia ndoro kũu, cigakia tĩri, cigathuguma, cikongerera indo nyingĩ mũno iria itararĩ tĩri-inĩ ũcio nĩũndũ wa ũguo wa ũrĩmi, koguo...

Rĩrĩa andũ makuhĩrĩria gũtigana nĩ ũkoraga atĩ mĩario ihinda rĩu nĩguo ĩra shika thing'a kana nĩrĩo ĩragĩa cama. Tondũ ũngĩkora andũ acio nĩ mendanĩte kwa mũhiano okorwo nĩ mwanake na mena mũirĩtu na nĩ mendaine mũno, na ta rĩngĩ mũirĩtu nĩ kwenda arenda gũthiĩ kana mwanake arenda gũthiĩ, nĩ ũkoraga andũ acio matirenda gũtigana. Tondũ nĩ maramenya mũndũ atigwo nĩ ekũigwa e ike na kwoguo ũgakora atĩ nĩ maraaranĩria matiraigwa gũtigana, mũndũ ndaraigua kũrekereria ũrĩa ũngĩ athiĩ. Tondũ na mathaa hĩndĩ ĩyo nĩ makoragwo magĩtengera mũno, ndimenyaga nĩkĩĩ. Kwoguo ũgakora mĩario mĩnini mũrona mwarĩtie ihinda inini no mũgakorwo mwaria ndagĩka nyingĩ mũno. Ona mũtireciria atĩ no mwarie ndagĩka ici nĩ ũndũ wa wendo wendo nĩ ũndũ wa tondũ ũkoragwo ũhana ta, wendo nĩ ũrimũ. Ũkoragwo ũhana ta watuĩka gĩtumumu kana ndũranyita, ndũrarora nginya mathaa, tondũ we ona ndũramakio nĩ kĩndũ kĩngĩ. We ũrenda o gũkorwo mwĩna mündũ ũcio mwĩnake hau tondũ hau nĩho ũraigua ngoro yaku ĩraigua ĩrĩ, nĩho ngoro yaku ĩraigua ĩiganĩire, nĩho ũraigua ũngiuga kĩrĩa gĩothe ũrenda. Na nĩho ũraigua wĩna ũgĩtĩri kana nĩ handũ ha mwanya mũno ũraigua ũrĩ. Koguo nĩkĩo ũkoraga mathaa nĩ maratengera mũno angĩkorwo nĩ wendete mũndũ ũcio ũngĩ mwĩnake.